Mae en tich goyo yath epuodho inyalo goye ne gik mopogore opogore kaka alode, oduma, lum ka achiel kod gik mamoko. Okonyo omiyo cham kata alode dongo ka nigi ngima maber kendo geng'o kute manyalo mono gi dongo makare ka omiyo itgi bedo maber kendo modongo maber. Kata lum bende omiyo lum dongo maber kendo mang'ich ahinya ma kudni ok omonje e sama odongo.